Ore ireteni ashu mbaa natoningo naipirta enabae ore enedukuya na kengasa aaku ore ena na irpaek opejo ore irpaek opejo ee natoningo ajo kemelok oleng nayiolo si ajo kemelok, naa ore irpaek opejo na kesidain oleng amu kengasa aaku kitagol ilala nisho lalametaa keasita enoshi naji exercise neaku kemelok oleng irpaek opejo naa aisidain oleng tebiotisho oltungani.

Ore ena neliobajo nkishu natii atua emuatata ashu ewoi nitengelaki tenkaraki peyie etoni , enetipat enabae amu ore peaku etudungoki taata aorior aiko nji nimitoki nkishu amoyu ashu aisho moyiaritin nkulie ,elio sii tenapisha ajo ore enewueji na keoro, na kishaa pemeroro nkishu emodio ashu olooterio nibooyo sii moyiaritin.

Ore enaa nelio ajo ntasati kuna naasita biashara enye amir ntokitin tosokoni, ore embae nabo sidai tenabae na nchere ingero oltungani kewon, metaa meeta oltungani likisuj ajoki kanyio pitunkaja, pitunkaja ,ore si enkae ore kuna tasati nelio ajo boo etii tiatua osokoni ake teboo embata orbaribara, ore esidano nabo ena na nchere keaku ore eimita ltunganak oladuo baribara ninyangisho netum naduo tasati atimirisho tenkoitoi nalelek oleng.

Etii erishata naimayie mbaa nagol agira aingoru embaare tesipitali, kelo nye na ore oldakitari metumi oladuo dakitari terishata sapuk te sipitali, mijalie kulo dakitarini tiatua nkishu esiai enye ,kedol nche enaa ore amu kelakwakini serkeli neas entoki nayieu ninche ,neaku eeata apa nkolongi naimayie ngoloto, naingoru naoshoki esimu, kake nalotu naa aisho baare apa nayieu.

Ore ena naa enkishungi enabnapiki irpaek, taata peyie itauni oloiterio ,ore anaiko tanaisum oltungani nakajoki ake kautaki eletungani metangasa apik irpaek enaduo kishungi ,naitoki si auttaki eniko tenikirikirie laduo paek egira aisuak laduo paek petumoki oladuo shafu aipanga aim enaduo kishungi.

Ore ena tenapisha neliobajo nkishu egirai aitoti aisho endaa ,rkujit kuna oinyanguni peishori nkishu etii ake wuejitin enye niragita ashu onkirqgat enye ashu emuatata, ore ena na enetipat amu e teniaku kitoti nkishu tiatua wuejitin enye nimitoki apuo enalakwa negolu na nona kishu nepiru amu mitoki naa apuo enelakwa aitumia nkufu apuo nkador.

Ore enedukuya ee maata engenosapuk oleng ashu entisip ajo kanyio eji enkeshi, namasip si oleng ajo kanyio eji casino kakebeebkayieu najobmeeta ake entoki nemeeta esidano enye wentoroni enye, neaku ore si enkeshi te casino kayieu najo keeta ake sinye embata enye sidai neeta entoroni enye.

Ore enkwatata na ketiisababuni kumok pekwet ltunganak, ore enedukuya kekwet ltunganak peyie aa etudupaa biotisho oseseni lenye, keata enkwatata esidano osesen tosesen loltungani kitobir osesen nitagol metaa mitoki aaku osesen olongamaa moyiaritin, kekwet si ltunganak tenkaraki maisha eyieu nesaru woitin neaku kekwet tenkaraki pesioyo.

Ee kaikumok oleng e kaisapuk oleng embaare ormasai naitumia irkiek lormaasai alang embaare esipitali, kidim aitumiai orkiek lijo iseketek arashu orkiloriti, nitumiai sii a oloibor lukunya, orkulie kiek kumok nearari oltikana onkulie moyiaritin kumok ata ninye orbae, neaku ore embaare orkiek lormasai ninye enetipat alang enorkiek lesipitali.

E ore QR code naa kesipa kidim ailepunye nkiasin erewata ompisaiboloingangi, ore enatoki naji QR code kidim ailepunye metaa teni scan arashu tenewoshi empisha aitobiraki egirai ai scan nitodoluribare ashu details pookin nitaasa neaku ore ena QR code na kitadolu ntokitin pookin.

Ee kadamu erishata apa nataasa enasiai ,ore apa temusano kiasi eunoto orpaek, nadamu ajo kitigila siyiok irpaek nikikesu temukunda ,ore sababu nakinyunyi kulo paek aitau tiatua emukunda naa keji peyie etumokini ashom aishoo enkolong netoi peyieetumoki ataa endaa nao nepuoi na aya dukuya aidong nenyae aitaa endaa nayieri.

Ee kaata engeno naipirta enabae, ee ore ena na kelio ajo enaisho olotorok, ore enaisho olotorok kaata engeno naipirta, teneyieu oltungani enaisho olotorok naa kelo oserobalo arut laduo otorok, ashu teneata enkidong enye natii lotorok tiatua emukunda, ore oshi enikuni na kinoki enkima menoto ta lotorok enkitibpuruo pemearisho oleng netumokini atekesi enaduo aisho enye.

Ee adolta tene ntokitin naata esiana ,ore nabo adolta endimu, ore eniare adolta dii irnyanya, adolta si entoki naji ginger, entoki na kedua oleng naitushuli oshi we entimu petumokini atook nearaa olorobo, neetai sii irmaisurin ooto netii mpuka aw sukuma okapishi, netii si kitunguu ,netii sii ajo si sinanu irmatunda ana irmaembe ,netii aa enda kitunguu najo kitunguu saumu.

Ore enaa naa eunore ormatunda aa negirai si aitumia enkare tiatua irpaipi tiatua olchamba aitook laduo matunda ore engeno nayieu oltungani tenebna kengasa ayiolou engeno pe ilepie kulo matunda torkiek petumoki ailepa enkop neyieu si neyiolou eniko peyiei keitabaya kulo paipi enkare eneti ntona oladuo matunda.

Ore enaa nelio ajo ilewa oitashito metooshi pisha, ore esidano nabo episha naa kisho ltunganak metadaminoto ,ore si empisha na kishoru nai metaa ilotu ayiolou kewon matejo nai tenikiwoshu pisha ira oti nailotu adol kewon iraoti itabotoro niyiolou ajo e kesipa kelakwa taa nye eningua.

Ee kaindim atejo enkadi e visa oshi itumiai oleng terewata oropiyani onkwapi eboo neaku, kaidim atejo teleleki nchere ore naa enakadi e visa nesuj aa ninye itumiai telaare ontokitin onkwapi eboo.

Ore tenapisha neliobajo oltungani euditoi osindano, kadamu nkatitin kumok oleng naitaasakinanu enabae, ore sababu na kelo a na emoyian, nemoyu nikuudi osintano, adamu ajo ekiudi osintano tenkata apa naiboori moyiaritin e korona.

Ore sababu nabo naibelekenye ena bae tebnkopaang naa nchere ore tenkop aang, kegira mbaa pookin apuo egira aibelekenya, ore oshi taata tenarishata netaa kutik ltunganak oleng oitumia isirkon tesiai ajo naa sinanu enapare, ata kitumia ltunganak imatatuni nitumia ltukutuki amu egira naa mbaa apuo egira aibelekenya.

Ore tene naa kelio ntokitin naaba naata esiana, eng'asa alio enkaina oltung'ani oishopito gloves , ore taa gloves naa ntokitin naa na arashu ntokitin naarip enkaina arashu naapising' enkaina pee melo nekitum ntokitin torok. Elio sii irnyanya arashu irmatunda oota esiana, elio sii irmosor, nelio empeku natii impirbili. Elio sii likai matundai ake onyori lemaata entisip oleng' ajo kalo.

Ore enaa enatiu tenapisha, elio ajo ore tene naa ewoi ene nepiki oltaka, arashu ilchafui te taon arashu te kaunti e Nyeri. Ore enaa enalio tenapisha elio entomononi nagira aibukoo oltaka apik oladuo pipa, nelio si nkineji nalio ajo etaraposhote oleng. Kelelek ah kinosa kuna kinejik ele chafu, arashu naa ilekunot pookin naba enaa natipikaki enewueji, neraposho naa ninche nena kineji.

Ore enaa enalio tena pisha, kelio ajo osirua etiiki. Ore naa entoki naitishipisho oleng toonkatitin naijo kuna oosiruai naa nchere ketumo iltung'anak loomwain kumok teina olong. Enkolong enchipai oleng, netumo iltung'anak, nedaa neokisho tenebo nesapuku enchipai oleng. Ore enaa enalio tena pisha, kelio ajo ore kuna tomonok keranyita ata ninye inkera naa etishipate oleng